Kiit nenyone metinyun inoker ketii anan kerichondoni kikuren pkoloit, netai pkoloini keboishen ko kerichot sikoik kerichot ko yoon keyebke anan ko yon itinye moet kirurunyi ak keteshi Beek tuten ak kirurungyi bechoton moet noton nekokeebke sisipkosob anan sikotil korotik, kiit akee kora nebo maana en pkoloit niton anan ketiton ko kimuche kora keswokyi teta siyekoiswokyi teta kwaam teta ak kobiyo ak inyorunen kora chekoo yekei teta, ikochin teta kobiyo ak kokochin kora kokimiit, kora imuche ialde ak isich kora chepkondok chetoreteng'e.

Bitunat koroi kot miisik en sukul anan le kisomanen toretengee logok kokonoren tugukwak chebo komonut choton ko satifikishek ak tuguk alak chebo komotun, kiit age koraa kotoreti en ngalekab somanet kimuche kiyoki kiituguk chekisomani kobwa yuto kineten koraa lagok konai yekiboishendo koroitoon ak kineten konai ole kichildo, toreti koraa yon kii ereseni simoit anan Yan kiformatenin simoit Yan keutien patenit anan koyon kende patenit komenai en simoit nguk iibe kwo yuton kogen kot miisik ole kiboisioytoo chito neboishien kii steun patenit en.

Kiit netai sikochome boishoni ko kii kinekiyoen mung'aret kinyorunen kora chepkondok choton chekitoreteng'e, chepkondok chenyoru imuche ialen imbaret imuche kora itesen mung'arengung kototun koet, kora imuche isomesanen rabishek choton chesiche lokokuk en sukul, boishoniton kora kotoreti iboe biik alaan ichengyini biik amitwokik choton chenyon kwomee anan choton chenyon kwolenin, boishoni kora komomoche rabishek chechang choton chenomen mung'arengung, moche rabishek chetuten cheimuche inamen mung'aret, kiit akee kora ko makai inyon ak arsara lakini inyone.

Kiit netesetai en yu ko koet ropta kot miisik anan karopan neo kotko imuch kochwal beek ibarenikab biik kajanga beek ibarenikab biik bechuton komuche kobar anan kowech ee minutikab temik kit age neiboru kole kajanga bechu koo kachwal oinoshek anan kanyii oinoshek sikotumngee beek Anan sikobwaa beek koit ibaret noton netemee biik

Kiit nemilebik anan tukuk chemilebik soiti en koroi ko kokichoben kitong'et inaat anan Um kitong'et ak kora ko kokinde kibatit kotonyolu koot neuni kindoo anan keteken suswek, kiit akee nemilebik en koroi anan koii ko ketik choton chekakiteken inaat chekokiteren kitong'et amaibut kotuten kot mising alaan imuche kora kobut kot ndamun koik tuten ketik choton chekokiteren inaat, ak ko kora ko kamatokiyotu koii en ng'weny, koto kitongani kotoite ng'weny sikotoret kotebot anan kobur komie koot.

Koroi kobitunat mising en kaa, koroi kemine sikialda ak ko kora yekakialda kenyorunen chepkondok anan rabishek chetoreteng'e ak itoreten kora family neng'ung'et koboto lokokuk en ng'alekab somanet ilibonjinen sukul, ak ko kora koroi ko kerichot, kinyoisen kinyoen miondo noton nebo kelyek en biik choton chekokoyosekitun, kiwotyin icheket alaan kiwote ak kinde elekabwa en bortanyin ak ko kora kinyoen lokok chemeng'ech yoon kanam Um chesiru ko kinyoen icheket.

Amitwokichu alaan tukuchu kekuren muturaa, olekiomndoi muturaa ichuu ko alaan olekiyoito ko kingoe banyek koboto kowek ak kinde pilipilik ak kitung'uik ak kityo ketorchi mwaita anan kinde mwanik choton chekiyoen amitwokik ak kilal soburiet nekokinde ak maat tokor kochumukoso okeker kelee kokorurio, akityo kesut ak kindee seleleishek anan bakishek choton chekiyumchin sikeiben anan sikeibchinen biik sikoam, akityo kinde ketik choton chekikuren tooth pick chekinemunen tukuk en kutit yoton yekeitwo iomee tukuchuton.

Kiit nenyone metinyun inoker nii komoche kineet anan kiborchi biik mioniton bo marasmus sikonai biik olekitertoi, elekinetitoi biik konyolu kemwochi kelenchi nyolu ichengyi lakwet amitwokik choton chenomekee ak borto, sikoyaak kouni anan koet moet en lakwat ko amitwokik choton cherortoyotin ak ko choton komii ngweny balance diet nebo omitwokichuton imuch kwome lakwet kimnyet ak biasinik, komonyor borto amitwokik choton cheikochin ngubut lakwet, ng'unon mooni yetuu ko miondo.

Iyeuu ko sireet anan tuket olekioldoen tukuk chotonchekiome, tukuk cheu unga, tukuk cheu bandek, tukuk cheu ng'endek ak tukuk alak choton cheuu okot bandek chekimine, en yuu inyorchinike tukuk tukul chombo chekimeng'en koot, kora kotoreti siroshek chemeng'echen kokochin tukuk en beit nemii ng'weny sibakwalda akichek sireet anan duket neming'in en beit akee, kora en sironiton inyoru tukuk chechang ak ko bo beit noton nemii ng'weny tukuk chechang ak ko kora ko kararan ichengyinike tukuk chemoche isung'ukoni kor Yoon imoe imongu iliban.

Bokomonut keyai boishoni sikotoret anan korib tililindo en biut anan en koreet, yekakium kouni ketuche koetyi maat sikonunio ak ketestechi chumbik teta kwome inee ak kobiyo ak koron kotesak chekoo kora, imuche ikeii teta litaishek chechang kosir chekotam ikee en kila, kora imuche ialde inyorunen kora rabishek anan chepkondok choton chetoreteng'ei ak itoreten kora family neng'ung'et anan kora koboto itoreti lokokuk en somanenywan ilibonchinen rabishek choton chekimokying'e en sukul, ak kora imuche iribenge en sobeng'ung kotukul rabishe choton.

Olonetitoi chito olekiyoito boishonibo swaketab chaik anan mutetab chaik ko amuti inendet akoi eloyoen kasiniton ak koborchi olekinomndoi panget ak olekinomndoi chayat asikeyeb, chayat komoche momoche keyeb kityo kobaten moche keyeb en ng'omnotet, imuche iyeb, iyeb inyon kotach beek, ko ng'otach beek chayat komokoetu anan mokorutu nunee inendet, yekooborchi inendet akochi Um panget ak olenchi inendet koyeb anan komut asioker koti kanai inendet anan tomoo, ng'ot kotomo konai kora amuche awekyike ak iborchi kora ko ng'ot kanai.

Inonii kekuren kenut ak ketinyin, kenunii keboishen kitionyen tukuk anan kenyirnyiren tukuk, kirongyin tukuk chekemoe itiony cheu bandek eeh ak kitionyationy aketon ak ketii en ibokulit oriit kenunii oriit, yekokitiony kisto ak kinde bokulit anan soburiet kiit akee nekiyumnjin ak irongyi alak kora itiony, yekokotionyok ingolngol ak chukan, kora koroi keboishen kitionyen kerichek sikobwa beek en kerichechuton boo kipkaa ko kerichechoton keyee sikosob mionwokik en bortab chito.

Olekichoptoi kekondoni am kemilda kabisa chebelbel mising, ko yoon kakemilda kwaa kobelbelit koyon kiweche Alan Yoon kiwole kemildo akinee komosin ko kindo eeh ndeng'uk ak ketorchi mwaita nekokakibel, yekoketorchi mwaita kewech kora komosin, yekakewech komosin ak komosi kesut ak kinde kiit ko kaititit ak kora kiit neisibu yekokesut ko kaititit kiam alan kealda sinyorunen chepkondok alan rabishek choton chetoreteng'e ak itesen kora mung'arengung ak iriben lokokuk kora.

Kiit netesetaa en yuu ko inonii ko imbaret, mbaret noton nekokitem Nebo bandek, kokitem ak kemin bandek, bandechu ko asikiam yekokoechekitun ak kora imuche ialde ak itesen kasing'ung alan iteialen mbarengung ak kora imuche itoreten familia family nengung eeh koik amitwokik ak kora koik rabishek choton chebo sukul en lokok.

Ichechu ko amitwokik, Um ichechu ko matumbo anan amitwokik choton chebo moetab teta anan ko tiondo aketukul nekiome, elekiomndo omitwokichu ko kikwonye ak kesorokyi kibokulit anan sanit ing'wechuton bo amitwokikab moetab teta anan ko artet akityo kebutul kimnyet anan ketil imnyeet kwoo sanit akee ak kiun eut asiam mutyo ak ko kora asikonamak bendo ndamun kinini anan kichute sikonget yoon kakitil koechekitun.

Kiit netesetai en yuu ko kichobe amitwokik anan inetekei chibiik choton chebo amitwokik konai soiti anan konai komnye olekichoptoi amitwokik choton cheonyinyen soiti, kora komoche asitakotes ng'omnotenywan bo chobetab amitwokik ak komoche kora sikochopchi biik amitwokik choton cheonyinyen kot mising, ak ko kora cheng'e ichek rabishek anan chepkondok sikotoretange akotoreten sikiik chechwak koboto lokokwak en ng'alekab rabishek, ingekur ichek ak kobaa bokochop amitwokik ko kor kobwone anan kor kakotar boishenywan bo chobetab amitwokik kikoi rabishek.

Kiit netesetaa en yuu ko inyoise takitariat konyoe chito, pimoni inei korotik choton chebo chito sikonai miondo noton netinye chito anan koimut nee nemiten en bortanyin, kora komoche sikonai kole toos miondo oinon nemioni chito en araka.